boisyoni ko boisyet netoreti serikali, bik che anan neikoitoi serikali kobut hospitalisyek kokochin bik netisyek, netisyek Kobo kamanut eng chametabken anan toreti bo kamanut mising amun toreti bik chemengech ak cheechen kikitindaenge mnyanwakik cheu maleria cheibi imbu choton cheame bik chematuchenke netisyek , akobo kamanut koraa amun bik chechang komaimuch koityi alyet anan maimuch koalchiken kosibken ak nyalilda netindo icheket, komaimuch kwalchiken netisyek, Kobo kamanut ngamun tareti cheket serikali sikomuch koruyo eng chametabken Ako rib families chechwak ak lakok kwak, kokirindaenke mnyanwakik chutochu cheterter.